Kũringana na ũndũire wa Jaruo, nĩ mũgiro kwĩima mũkui gĩtĩyo. Andũ matiĩtĩkĩrĩtio kwaria ũru wa mũndũ ũkuĩte kana gũkenerera gĩkuũ gĩake. Ningĩ, mathiko matabanagio kũrũmirĩra mĩtaratara ya ũndũire wao, na no ũnyitwo nĩ kĩrumi ũngĩaga kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩyo. Nĩ mũgiro kũhikia mũndũ wa mũhĩrĩga waku. Oho, andũ matiĩtĩkĩrĩtio kwonana kĩmwĩrĩ matahikanĩtie. Wa gatatũ, mũtumia wohete nda ndagĩrĩire gũthiĩ mathiko. Kwĩrĩkanaga atĩ roho wa gĩkuũ no ũthũkie mwana arĩ nda ya nyina. Ningĩ, atumia aritũ matiĩtĩkĩrĩtio gũthiĩ na njĩra ũtukũ kana gũkuhĩrĩria kĩimba. Nĩ mũgiro gwĩikarĩra irio kana gwĩikarĩra mahiga ma kũruga. Gwĩka ũndũ ũyũ nĩ kũgu, nĩ kũgucagĩrĩria thĩna kana ng'aragu. Nĩ ũru kwaria na irio ciĩ kanua mũno makĩria magongona-inĩ ma kĩjaruo. Gwĩka ũgwo nĩ kwaga gĩtĩyo na nĩkũrehaga ndirũ. Andũ nĩ makoragwo magirĩtio kũnyua muma wa maheni, kwĩrĩkanaga atĩ, gwĩka ũgwo nĩ kũrehaga gĩkuũ.

Marũa ma kũgũra indo gũkũ bũrũri-inĩ, mahũthagĩrwo na njĩra ngũrani. Wa mbere, marũa maya nĩ monanagia atĩ, biacara yaku nĩnyandĩkithie kũrĩ thirikari ya kaũntĩ. Wa kerĩ, marũa ma kũgũra indo nĩ mabataranagia kũrĩ thirikari ya kaũntĩ, ĩrĩ ta watho wa gũtabania biacara. Marũa maya nĩ mahotithagia thirikari harĩ kuoya igooti kuuma biacara-inĩ ngũrani, kũringana na ũrĩa biacara ĩigana, mũthemba wa biacara, kana harĩa biacara ĩyo ĩrĩ. Ahũri a biacara matiĩtĩkĩrĩtio gwetha tenda cia thirikari, matarĩ na marũa ma kũgũra indo. Marũa maya nĩ monanagia wĩhokeku wa mũhũri wa biacara kũrĩ mabengi na agũri. Ningĩ marũa maya nĩ mabataranagia rĩrĩa mũhũri wa biacara arahingũra akaũnti ya bengi kana akĩhoya rũni. Oho marũa maya nĩ monanagia atĩ mũhũri wa biacara nĩ arũmĩrĩire mĩtaratara mĩega, na atĩ kĩndũ kĩrĩa arendia gĩtingĩthũkia ũgima wa mwĩrĩ wa mũgũri.

Mbeca iria hũthagĩra o mũthenya nĩ ta ici. Mbeca cia tigiti, iria hũthagĩra o rũcinĩ kũrĩha ngari rĩrĩa ndĩrathiĩ wĩra. Mbeca cia irio, iria hũthagĩra harĩ kũgũra iria, matharũ, mũgate, nyanya, gĩtũngũrũ na matunda. Mbeca cia kandi ya thimũ. Mbeca ici hũthagĩra kũgũra ndagĩka cia kwaria na andũ, kũgũra ndũmĩrĩri nguhĩ, o hamwe na kũgũra ndata nĩgetha hote kũhũthĩra intaneti. Mbeca cia thitima na maaĩ, iria hũthagĩra kũrĩha mbirũ ya thitima kana maaĩ marĩa hũthĩraga o mũthenya. Mbeca cia bithi. Mbeca ici hũthagĩra kũrĩhĩra mwana cukuru, gũcabithia homework yake, na kũrĩha mbathi ya kũmũkua agĩthiĩ cukuru na akĩinũka. Mbeca cia kanitha na mwĩgangaro. Ici nĩ mbeca iria hũthagĩra kũruta mũhothi kanitha-inĩ oro kiumia na mbeca cia, cia gũthiĩ gwĩkenia. Ningĩ nĩ ngoragwo na mbeca cia emergency ta mũrimũ, tigiti kũra, mathiko, na maũndũ mangĩ maingĩ matangĩgirĩrĩka. Pause

Andũ a rũrĩrĩ rwa gikũyũ, maceragĩra ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Nĩ kũrĩ andũ mathiaga kuona ndagĩtarĩ nĩgetha marigitwo mĩrimu ta ya homa, cukari, marĩria na mĩrimu ĩngĩ mĩingĩ. Atumia nĩ maceragĩra ndagĩtarĩ, rĩrĩa moha nda na rĩrĩa maragĩa ciana. Oho, nĩ matwaraga ciana kiriniki maciarwo, nĩ getha ciana icio ithecwo cindano cia kũrigĩrĩrĩa mĩrimu o hamwe na kũrorwo kana nĩmarakũra wega. Rĩrĩa mũndũ atihio kana agĩa na mĩtino ta ya kũhĩa, kũgwa na ngari, gwĩtema kana kũgũrara, nĩ aceragĩra ndagĩtarĩ nĩ getha amũthondeke. Andũ angĩ nĩ maceragĩra ndagĩtarĩ nĩguo maheo motaro ma gũbanga ũciari, kũheo ndawa cia gũbanga ũciari o hamwe na motaro ma ũgima mwega wa mwirĩ. Mathĩna ma hakiri, nĩ matũmaga mũndũ acerere ndagĩtarĩ nĩgetha ateithĩke. Ningĩ, andũ nĩ mathiaga kuona ndagĩtarĩ nĩ getha mathimwo kana mena mĩrimu mĩũru ta ya kanca ya mũthiori na kanca ya nyondo.

Gũkorwo ũrĩ ũmwe wa SACCO nĩ gũkoragwo na irathĩmo nyingĩ. Wa mbere, mũndũ nĩ akoragwo na mweke wa kũhoya rũnĩ, rwĩna interest bacĩrĩre. Wa keerĩ, mũndũ nĩ ahotaga kũiga mbeca o mweri, iria icokaga kũheithia mũndũ baita kũringana na mbeca iria mũndu aigithĩgtie. Nĩ kũri SACCO citeithagia andũ kũigithia mbeca ciao kũrĩ ũgũri wa waaki wa manyũmba, ũrĩmi na mĩgũnga. Ningĩ, SACCO nĩ ĩiteithagia amemba aao, hĩndĩ ya mathiko, ũhiki, gĩthomo o hamwe na mathĩna ma hi na hi. SACCO nyingĩ nĩ cigayagĩra amemba aao baita ya mbeca ciao o mwaka o mwaka. Na o ũrĩa ũigithĩtie mbeca nyingĩ, noguo wonaga baita nene. Andũ arĩa makoragwo SACCO-inĩ, nĩmateithĩkaga na ũmenyo wa gĩthomo kĩa ũigithia, ũhũthĩri wa mbeca o hamwe na gwĩbanga mũtũrĩreinĩ. O ho, rĩrĩa moya rũni matingĩtahwo nĩ macairoko tondũ rũni rwa SACCO rũrĩhagwo o kahora hatarĩ gũtengeria mũndũ tũ.

Handũ haha hena mũtitikano wa andũ makĩenda kũingĩra ngari-inĩ. Nĩ mũthenya wa gũcoka thukuru tondũ arutwo nĩ maroneka marĩ aingĩ mena nguo cia thukuru, na mbagi cia thukuru. Arutwo aya nĩ anake na airĩtu, na mena nguo ĩtahanaine kuonania atĩ marathiĩ cukuru itiganĩte. Ningĩ, handũ haha hena andũ agima, arĩa maroneka ta marathiĩ wĩra. Na nĩkĩo maratitikana kũingĩra ngari nĩguo matigacererwo gũkinya wĩra-inĩ. Mũtitikano ũyũ ũronania kwĩna thĩna wa ngari, kana kũrĩ na ũingĩ wa andũ arĩa marabatara ũtungata wa ũkui.